Eiy miten bosiet ab bandab tai en chikilisiet ab temisiet ne oyoe, kotienge amuche anam amin ngwek, ak orib kerichek asimaam ana kong'em kutik amuche aalda ngwek choton ak onyorunen kelchin nebo bandek. Ago kora amuche koron koste ngwek choton amuch amin tuguk alak cheu bandek nesibu amin kora kit age nemo, ya nam amin bandek akes, ak amin, ng'endek cheamuche aboisien ng'endek choton koron asomesanen lagokyuk en sukul asikomuch kotoreton icheget.

AMoche keng'alalen agobo rabishek ab besenet, rabishek chuton komuche kobesen chito asibakoyaten mung'aret ak kotes mung'aranoton ak koron ye kagosigen kelchin en rabishek choton komuch kowekta inendet. Rabishek chuton koyoche koron ingowekto kowekto ak baita, sikoron kamach kosom alak kimuche kigoi che chang ak kobakotesen kora kasinyin, nemuche koron koalen mbaret asikomeny inendet.

So ele kiboisioito rabishek chuton ko imuche iboisien ialen ngoroik chebo kolokset nebo oeng imuche iboisien rabishek chuton ial amitwogik che iyome amakiboisien en or age tugul, rabishek chuton kora, koyoche, ala imuch ipchechi choronok chukokuget ngab nyolu en Kipsigis kounoto.

Bichuton keyonchin kobur en kipagenge asikorib kiyagik komuche komin icheget suswek che koron kotoreti tuga en betut ab kemeut, kora bichuton komuche koyum rabishek asikotoret icheget en betut ab, anan ko yan kamian teta kimuch keboishen rabinik choto kinyaen teta asikoter en mianwogik che chang. Bichuto kora miten en kipagenge komuche koyumak ak komuch kobal oinet che koron kotoreti tuga en betut ab kemeut

Kit netai en rabishek en mpesa ingen ile rabishek chemiten mpesa kouui kechorako rabishek kora chemiten mpesa kimuche kiolishen en duket rabushek koraa chemiten mpesa imuche ialen kiretit rabushek chemiten mpesa koraa ko imuche ibas rabishek chuton iitatun kachangit inemuu ak imuch ialishen ial ok kit neu tetaa al ko ialen imparet ingap kobasak rabishechoton rabishek chuton miten mpesa ko imuche koron inamen mungaret iiak konam mungaret ngung koet rabishek chuton miten mpesa imuch iyotechi chorwengung ala ko neotupche kongeten olenekit bakai neloo rabishek chemiten mpesa ko kakoboss bandaa nekatwwndi.